Wa mbere no nginya ũkorwo na bundi. Bundi oke anyitithanie mbaũ ici wega, acoke oke na kĩratathi kĩa naironi agĩtambũrũkie igũrũ wa mbao icio wega. Mbaũ ici no nginya ikorwo inyitĩte ũguo ikindĩrĩtwo tĩri-inĩ kana thĩ wa tĩĩri, ikindĩrĩtwo wega. Nĩgetha kĩratathi kĩu kĩa naironi gĩtikũmbũrwo nĩ rũhuho. Wona kĩanyita wega rĩu, ũke wĩkĩre thĩiniĩ ũke ũite mbegũ, ũke ũitĩte mbegũ o mbegũ o raini-inĩ raini-inĩ ũitĩte mbegũ ũguo na tũraini. Mbegũ icio ũcoke ũciĩkĩre thumu, thumu na bataraitha tuge ta CN ũguo ũciitĩrĩrie. Wona warĩkia gũciitĩrĩria ũguo ũcihe maĩ. Maĩ macio no nginya ũitagĩrĩrie tuge o thutha wa thikũ ĩmwe ũguo ũgoka ũgaitĩrĩria rĩngĩ. Ũgacoka ciathundũka ũguo no nginya ũhũre ndawa. Wacoka wahũra ndawa ũguo no nginya ũririkane atĩ, ndawa ĩno wahũra rĩa mbere no nginya ucoke ũhũre rĩa kerĩ. Wacoka wa no nginya ũithimĩre tondũ nĩ wamenya nĩ igũkorwo na kĩrĩa kwĩna ria gũkũ thĩinĩ wa o gũkũ, kuga atĩ thĩinĩ wa kanyũmba gaka ti kuga gũtirĩ na rĩa, no nginya ũke ũbarĩrĩire. Warĩkia ũguo rĩu igũkũra ciĩna riri mwega mũno. Thutha wa tuge ta mĩeri ĩĩrĩ ĩtatũ ũguo no ũke ũigethe, ũcio ũthiĩ ũciendie.

Mũrĩmi ũyũ kĩndũ ndĩrona anyitite gwitũ tũgĩtaga rĩki. Rĩki ĩno tũmĩtũmagĩra tuuge wĩ mũrĩmi wa ng’ombe, na warĩma ng’ombe ciaku wacirehera mahuti mahuti rĩmwe nĩ maharaganaga hau ng’ombe ĩrĩagĩra kana hau mahuti ũigaga haharagana mũno rĩu ũmĩoyaga ũgoka ũgacokanĩrĩria mahuti mau handũ ha gũtũmĩra moko maku rĩ, na moko rĩu nogikorwo kĩndũ ta mabebe ũguo kana thara rĩu ũrĩa wĩ tũnyamũ tũtheca thecaga mũndũ, ũmĩoyaga ũgoka ũgatũmĩra gũcokanĩrĩria mahuti mau ũgacokanĩrĩria, rĩu arĩmi a gwitũ mamacokanĩrĩa mamoyaga makamacokia thi-inĩ wa mũharatĩ kana makamĩikia kũu ng’ombe ikomaga. No kanyamũ gaka nĩgateithagia mũno mũrĩmi mũnini, tondũ rĩu nĩ ahotaga gũcokanĩrĩria mahuti mau handũ hamwe ũguo akamacokanĩrĩa wega. Rĩu arĩmi agwitũ rĩmwe nĩmatũmagĩra gũthiĩ kũrĩma nako angĩkorwo nĩũrona theci yaku ndĩrĩ hakuhĩ kana nĩwamĩteithanirie na ndũraririkana nũũ wateithirie nĩ ũmĩtũmagĩra gũthiĩ kũrĩma kũndũ kũrĩa gũtarĩ kũnyitu mũno, tĩri ũrĩa wanyu angĩkorwo nĩ ũrĩa tĩri ũrĩa muororo, nĩ mathiaga makarĩma rĩma kũhunya gwĩtagwo kũhunya, ũguo igũrũ igũrũ nĩ ũthiaga kũhunyahunya nako.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona nĩ ikorobia kana ikondo. Na makondo gwitũ mũthemba makũragio, tuge nĩ wagĩthiĩ handũ wahĩtũkana na, wakorana na gĩbũgũ, kana ũrathiĩ ũragũra ikondo rĩaku ũrona mbũgũ ikondo rĩu rĩna cama na mbũgũ ĩyo ũrona ta nĩ mbũgũ ĩngĩthundũka. Koguo ũthiaga ũkamĩenjera irima, irima rĩu wathiĩ wamĩhanda ũgekĩra, ũgathecereria tũmĩtĩ ũguo nĩ ũndũ angĩkorwo wĩna ngũkũ itigoke ihurahurie handũ hau. Ũgacoka ũgoka ũgaitĩrĩria maĩ, ũkamĩrekereria tu ĩthundũke. Wona nĩ ĩraikarakara ũguo ĩtathundũkĩte ũkamĩhũrahũrithia tĩri no gũkorwo nĩ wamĩthecereire mũno tĩri-inĩ. Wahuriahuria hanini nĩguo ũgaitĩrĩria maĩ ringĩ. Tuge weterera ta wiki ta igĩrĩ ũguo nĩ wonaga gacegeni ga gũthundũka. Rĩu yathundũka ũguo ũmĩrekagĩrĩria tu ĩkũrie, gũtikoragwo na ũndũ mũnene atĩ wa gũtinda ũmĩrorete, nĩ ĩkũragai ĩkaneneha. Rĩu yakĩneneha yaiguo nĩ ĩkũambia kũruta makondo, nĩyo ĩrutagĩra makondo mayo we gũtirĩ ũndũ mũnene wĩkaga.

Ndigwĩciria nĩ ũrabatara ũmenyo mũnene. Tondũ ndĩrona tarĩ gũkũ gũtura maratura mĩraini, mĩraini tuge ta ya mbembe. Tuge mũgũnda ũyũ nĩ mũnene ũguo hakuhĩ ĩka igana rĩmwe, no wĩte karagita, weta karagita goke ũguo karĩme ona mũthenya ũmwe nĩ mũiganu goke gagũturĩre tũraini tũtũ. Wega wa kĩragita, kĩrĩmaga gĩgĩturaga tũraini koguo wĩra ũgũthiraga mũthenya ũmwe, angĩkorwo we ndũrĩ mũrĩmi mũnene ũguo no wĩte kĩndũ ta mũraũ, mũraũ wa ng'ombe ũrĩa ũgucagio nĩ ng'ombe, rĩũ ũcio ũkaga wenjete marima mabuatanĩte ũguo, kana raini, ĩgoka ĩtemete raini o wega o wega. Angĩkorwo ndũrenda mũraũ no wĩte arĩmi, ũkĩandĩke andũ tuge ta andũ atano ũguo, moke magwĩre mũgũnda ũcio, moke maũrĩme, magĩturaga raini o mũthenya o ũcio ũmwe.

Haha ndĩrona taarĩ ngombe iria cietagwo ngombe cia ngirendi. Na ngombe ici wĩ mũrĩmi gũciga nĩ ũkoragwo na baita mũno. Tondũ nĩ irutaga iria we, iria kuma rita ta igana rĩmwe. Angikorwo nĩ ũracirora wega nĩigũkũrutĩra iria rĩingĩ biu. Na wega wacio nĩ atĩ, to nginya ũcirehagĩre mahuti wi mucii, atĩ iria ugaga atĩ nĩ cia kũiga mucii, mahuti no nginya ireherwo cikarĩte hau cihingĩirwo. Ici wega wacio no ũcitware nginya mũgũnda. Mũgũnda, tuge mũgũnda ũrĩa ũkoragwo ũgayanitio wa mahuti. Ũkagayanio, muthenya wa mbere ikũrĩa gibandĩ gĩkĩ, kana ĩkurĩa kimwena gĩkĩ. Ciahinyia mwena ũcio igathamio igatwarwo mwena ũcio ũngĩ itarĩte. Na nĩ ũĩ wega wacio rĩũ ikumĩa o kũu itigũkoma kũndũ kwina mai! Na ĩkũhinyia wega biu cina riiri na ci kũndũ kwi riũwainĩ gũkira kuga ũgũciga muciĩ.

Ĩci nguona tarĩ mboco. Ũyũ nĩ mboco ararora. Na wega wa mboco nĩ atĩ, mboco nĩ ĩnaegĩ mwĩrĩ hinya wa gũthiĩ na mbere kũruta wĩra. Na wega wa cio nĩ atĩ, nĩ ĩrugagwo na ĩndo ngũrani. Kĩndũ ta mũcere, no ũrũge nacio githeri na ĩndo ĩngĩ nyingĩ ona no ũcirie ciiki ũngĩenda. Ũguo nĩ kuuga nĩ ĩndo cina bata mũno mwĩrĩ-inĩ. Wega wacio gũkũra itirĩ wĩra mũingĩ. We waharĩria mũgũnda wega, no gũita ũgũka ũitĩte mboco na raini raini. Ũkũhanda o oguo kiundutho gũtikoragwo atĩ na mũtaratara wa kũhannda mboco. Na rĩu wega wacio wacihanda ũguo, mbura ona tĩ atĩ ndũgũtinda ũgĩtĩrĩriamaaĩ no gwetera mbura yũre yũke icitĩrĩirie icitirĩirie. Wacoka wona ciakũrakũra ũguo ciakinya ta wiki ithano ũguo, nĩ ũkaga ũkarĩmĩra ũkarĩmĩra itananyitana kana itanatumana. Warĩmĩra no gũcitigania hau ciĩkũrie. Wona ciekũria ũguo no ũũke ũcitwe ci njũa ũcirĩe cie mboco njũa ona kana weterere ciũme. Ũcihũre ũciĩkĩre makũnia ũcirĩage cie mboco nyũmũ. O wona wacitherũkia ũguo ũkaruga na irio icio ngũgwetete kabere.

Ĩno ndirona tarĩ bataraitha. Na angĩkorwo nĩ bataraitha ĩrĩa ya CAN yambagĩrĩria gũitirĩrio ĩya mbere. Nĩ ĩteithagia mũno mũno mbembe cĩkũre cina riri kana ĩnengerwo hinya kana irio iria ciagĩrĩire he mbembe. Irio iria angĩkorwo nĩ thumu ũitĩrĩirie wĩ wiki itangĩhota harĩ thumi wĩ wiki kana tĩrĩ wĩ wiki ona ũngikorwo wĩ mũnoru atĩa, itingĩhota gũciona harĩ tĩri wĩ wiki. Koguo arĩmi nĩ monaga arĩ wega gũtũmĩra bataraitha kwĩ mbembeinĩ ciao nĩ getha ihote gũkũra ci i ndunga ndungu kana cina riri mwegega gũkĩra ũrĩa ungiugire atĩ nĩ ũgũcihanda kana igũkũra ĩtarĩ na bataraitha.

Haha nĩ ndĩrona hena thibinanji, hena thũkũma na hena kabici. Na kabici ici ihandĩtwo raini raini. Na ciena mibaibũ ĩrĩa ya maaĩ kũoguo nĩ kuonania atĩ, mũrĩmi akĩenda gũitĩrĩria maaĩ no kũhingũrĩra harĩa baibũ ĩhingũragĩrwo maaĩ makeitĩrĩria. No nĩ wona wĩra ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mũhũthũ mũno he mũrĩmi, nĩ gũkorwo ndarathiĩ atĩ gũĩtĩrĩria maaĩ atĩ o mũbaibũ o mũbaibũ athiĩte o haria he kabici o kabici kana thũkũma thũkuma athiĩte aitĩrĩirie. Haha no kũhingũrĩra mũberethi harĩa ũrĩ makeitĩrĩria. Ũndũ ũyũ nĩ mwegega gũkĩra kwĩitĩrĩria, kuga atĩ nĩwe ũrathiĩ gũitirĩria. Nĩ gũkorwo nĩ ũkuona atĩ nĩ ũrahota gũtũmĩra mathaa manini gũkĩra kuga atĩ nĩwe ũrathiĩ kwĩiterĩrĩria. Ningĩ nĩ ũrona tĩri ũcio ũhandĩtwo nĩ tĩri ũroneka nĩ mũnoru mũno. Koguo nĩkĩo ĩroneka ciena riri ũguo. Na ningĩ makĩria ma ũguo ĩndo ici nĩ citeithagia mwĩrĩ mũno. Kuga atĩ nĩ ĩrakũnengera mwĩrĩ riri na kũhonia tuge mĩrĩmũ ĩrĩa ĩhonagio nĩ kũrĩa indo ta thibinaji ũguo kana kabici.

Haha ndĩrona nĩ arutwo marathomithio ũhoro wa ũrĩmi. Arutwo aya nĩ ndĩrona nĩ arutwo marekĩrĩra kĩo gũthikĩrĩria nĩ kĩ marathomithio ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũrĩmi. Na rĩu wega wa gũthomithia arutwo ũhoro wa ũrĩmi nĩ atĩ marĩkia kuma haha, no mathiĩ mere aciari aao ũndũ ũcio mathomithio. Mamere ũũ nĩguo kabici ihandagwo, na angikorwo hena indo ingĩ ta thũkũma uguo ihandagwo ũũ, nĩkĩĩ gĩbatarĩkanaga harĩ kũhanda kabici kana thũkũma kana indo iria ciothe mara thomithio. Na rĩu ona no mateithĩrĩrie aciari aao kũhanda indo ici na kũmatua makorwo arĩmi egega gũkĩra ũrĩa marĩ. Na kũmonia kũndũ kũrĩa mareka maũndũ moru, kurĩa kuratũma indo ciao ta kabici ciage gũkũra ũrĩa kwagĩrĩire kana ciage gũkũra kwĩna riri ũrĩa wagĩrĩire. Koguo gũthomithia arutwo wĩra ũyũ kana ũhoro ũyũ wa ũkũria kana uhoro wa ũrĩmi, nĩ gũkũmateithia mũno gũteitia aciari aao na gwĩteithia o hau, nĩgetha mangĩgairwo mũgũnda no mahote gwĩkũria na kũrĩma mbembe kana thũkũma kana kabici kana o kĩndũ gĩothe mangĩenda kũrĩma.

Ici haha nĩ ndĩrona nĩ mboco. Ũrĩa gwĩtũ mboco ĩkuragio nĩ, wĩta mũrĩmi wathiĩ waharĩria mũgũnda waku ũguo, wa ũrĩma warĩka, no gwĩta ũgwĩta arĩmi. Arĩmi kuma ta kenda ũguo kana ikũmi. Magoka manyitanĩte ta raini, makambĩrĩria me kĩraini kĩmwe ũguo, magathiĩ mahandĩte kĩundutho nginya mũgũnda ũcio ũrĩke. Warĩka we no gweterera rĩu kuure. Mbura yakĩambia kuura, yaura wiki ta cia mbere ĩgĩrĩ ũguo, mboco icio ciambia gũkũrakũra hanini, rĩu no ũke mũgũndainĩ ũcio wambie kũrĩma. No ũrĩme wĩ ike kana uge wandĩke arĩmi angĩ moke magũteithie kũrĩmĩra. Na mboco icio marĩkia kũrĩmĩra, ũcitige o rĩngĩ cikore o rĩngĩ, gũthiĩ na mbere kuura okorwo nĩ gũkuuraga mboco icio ikũre rĩngĩ. Na ikũre inenehe. Na rĩu cianeneha, ciakinya handũ harĩa twitaga mboco njũa, rĩu nĩ wambie gucirĩa. Cikinyiite handũ hau ha mboco njũa no wambie gũcirĩa. Na rĩu okorwo ndũrenda gũcirĩa kana nĩ wa rĩa rĩa hanini no ũcieterere cithiĩ na mbere nginya citwĩke mboco nyũmũ. Na rĩu ciatwĩka mboco nyũmũ, no ũcigethe. Na rĩu wagetha ũcihũre. Na wacihũra rĩu wambe wagũtia mahuti mau macio wambie gũciĩkĩra makũnia ũciige. Ũciige handũ homũ ndũgacige handũ ha gũtũma cigume. Na rĩu cioma uciige thĩinĩ wa ngũnia ikũmbĩ-inĩ.

Ũyũ nĩ ndĩrona nĩ borithi, nĩ muborithi. Na muborithi bata ũrĩa makoragwo naguo he bũrũri, nĩ kũrangĩra andũ aguo kana andũ a matũũra kumana na aici. Tuge aici a ngombe, aici a ngũkũ, aici a irio cia mĩgũnda, nĩmagitagĩra andũ kuumana na aici ta acio. Na ningĩ, to aici acio makoragwo. Nĩ gũkoragwo na aici ningĩ a nyũmba. Aici mokaga kũmũiya mwĩ nyũmba kwanyu. Magoka kumũiya. Kana angĩkorwo hena, kĩrĩa, mũndũ ũrenda kũmwĩka ũru. To nginya akorwo e muici no mũndũ tu ũrenda kũmwĩka ũru, nĩ okaga akamagĩtĩra kumana na andũ mahana ũguo. Na angĩkorwo mwĩna thĩna kana mwina ciira, tuge ta wa mĩgũnda ũguo, nĩ mũkaga mũkaribooti kũrĩ o. Mũkamera twĩna ciira wa mũgũnda ũhaana ũũ na ũũ, nĩ tũrenda ũtũteithĩrĩrie kuuma haha. No mamũteithie mawĩre nĩ kũ mũguhtiĩ kana nĩkũ mũgũteithĩkĩra. Ũguo nĩ andũ ingiuga mena bata mũno harĩ bũrũrĩ na kũgitĩra andũ arĩa me thiĩni wa bũrũrĩ ũcio.

Haha nĩ ndĩrona nĩ andũ marathiĩ magũrũ. No ndĩrona nĩ andũ makuĩte mĩhuko. Ũguo ndĩreciria eitha nĩ arutwo kananĩ andũ mathiĩte handũ mekwiranĩte nĩ marathiĩ. Koguo no gũkorwo handũ harĩa marathiĩ ti haraihu nĩkĩo kĩratũma mathiĩ magũrũ kana mathiĩ matarĩ na ngari, kana mathiĩ o ũguo mabuatanĩĩte. Koguo ndĩrona ta nĩ andũ marathiĩ hamwe marĩ othe, nĩkĩo marathiĩ uguo magũrũ kana nĩ andũ mekwiranĩte tũthiĩ handũ hana. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ndĩrona ũrahanĩka haha. Nĩ andũ marathiĩ magũrũ. Nĩ andũ marathiĩ handũ hamwe, eitha angĩkorwo nĩ thukuru kana nĩ handũ mekwiranĩte macemanie rĩu nigũo marenda guthiĩ handũ hau. Ĩi na no makorwo nĩ andũ matarĩ na mbeca nĩkĩo kĩratũma mathiĩ magũrũ, kana handũ harĩa marathiĩ ti haraihu. Icio nĩ indo igĩrĩ mangĩkorwo ciratũma mathiĩ magũrũ.

Ũndũ ũyũ gwĩtũ ndũhanĩkaga. Tuge atĩ ũrahanĩka harĩa mũgũthiĩ mwambie kũrĩhwo. Nĩ gũkorwo nĩ nyonaga kwina andũ mathaakaga mubira magakinya handũ nginya rĩu nĩmarambia kũrĩhwo. Na to kũrĩhwo, nginya andũ nĩ marenda kwirorera magĩthaka mĩbira ĩno. NĨ ũndũ wendetwo mũno nĩ arũme, na nĩmendete kwĩrorera mũnomĩbira na nginya nĩmarĩhaga, makarĩha nĩgetha mahote kũingĩra kũndũ kũrĩa kũrathakwo mĩbira ĩno. Kũndũ gwitũ ndĩngĩuga atĩ nĩ ũndũ wĩkĩrĩirwo ũguo mũno. Tondũ andũ ndigwĩciria nĩ mendete gũthaka mũno. Tondũ nĩ ũrakiona ona matĩrarĩhwo, no magĩthakire atĩ o ũguo gwĩkenia. No ngwĩciria kũndũ kũrĩa andũ mararĩhwo nĩmerutanagĩria mũno mahote gũthaka, kana mahote kũmenya guthaka mubira. No gwĩtu andũ matithakaga ũguo.

Gũkũ ndĩrona tarĩ nyũmba ĩrahĩa. Nyũmba ĩno no gũkorwo ĩrahĩa tondũ ta rĩngĩ mũndũ nĩ ariganĩirwo kũhoria mwaki. Ringĩ atigire irio ikĩhĩa, na araruga tuge na kĩndũ ta thitima ũguo, thitima rĩu ciahĩtũkia mwaki ũria wagĩrĩire kana ciahĩtũkia mwaki muingĩ gũkĩra ũrĩa ciagĩrĩire, ciatũma kũgie mwaki nyũmba yambia kũhĩa. Na rĩu no gũkorwo andũ a kũhoria mwaki matirĩ hakuhĩ nĩkĩo kĩratũma kume ndogo, no gũkorwo no kũrathiĩ na mbere kũhĩa. Tondũ ndirona handũ ngaarĩ ya mwaki ĩho no nĩkĩo kĩratũma kwambie kuma ndogo. Mwaki ũcio nĩ ũroneka ndũrĩ ũrahora nginya tha ici. Ndingĩhota kũmenya nĩkĩ gĩtũmire mwaki ũcio wambĩririe no kĩndũ kĩroneka ma ma ma, kũndũ gũkũ nĩ kũrahĩa.

Gĩcigo-inĩ gia gwĩtũ ndigwĩciria andũ nĩ magĩtũmagĩra. No kũringana na ũrĩa njuĩ, gĩtũmagĩrwo angĩkorwo tuge nĩ kũndũ ta wabici ũguo. Kambuni nene na nĩ ĩrenda kũmenya aruti aao a wĩra maĩgĩraga thaa ciigana, maumaga thaa ciigana, kana nĩmaracererwo kana matiracerewo. Nĩmaigagĩrĩra kaara kao hau kanyamũinĩ kau ke hau, makaĩgĩrĩra ũguo gagatũma ndũmirĩri kwĩ mũnene wao kuuga ĩĩ mũndũ ũcio nĩ anigĩra, na aingĩra thaa ciganona. Rĩu mahota kũmenya kana andũ aao a wĩra me thĩini wa wabici kana matĩrĩ. Na nĩ wega mũno tondũ nĩgatũmaga mũndũ ndakahenanie. Tondũ ũngĩrora tene kũrĩa andũ atĩ maandĩkaga mabukuinĩ, mũndũ no oige atĩ okiew thaa ĩgĩrĩ na hĩndĩ ĩyo arakinya thaa ithatũ. Kũoguo nĩ gũkoneka nĩ kaindo kana nĩ kanyamũ gateithagia mũno kambuni gũkoragwo makĩmenya andũ aao a wĩra maraingĩra na kuuma thaa ciigana,

Haha nĩ ndĩrona mbica ya bengi ngũrani ngũrani iria cionekaga bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Bengi nĩ nguga nĩ, nĩ kambuni ciĩ bata mũno harĩ kũiga mbeca, mbeca cia ũndũ. Tuge angĩkorwo we wĩna mbia nyingĩ nĩ ũrona ndũkũhota gũtũmĩra ciothe ithire kana nĩ ũrona harĩa irĩ ta ingĩiyo no ũke ũcige gũkũ wĩigũrwo wega. We nĩ ũgũkĩrĩhio o kanyamũ o kanini nĩ ũndũ wa gũkĩigĩrwo. No wega wacio nĩ atĩ ona cingĩiyo ciĩgũkũ nĩmagũgũcokeria mbeca ciaku, tondũ we wakĩmaneire makũigĩre wega. kĩo nĩ kĩndũ gĩteithagia mũno he mũndũ kwanja mũndũ wa mbiacara nĩ gũkorwo mbeca ciake rĩu nĩ ikũigwo wega handũ itakũhota kũra na no oke acigĩre hĩndĩ ĩrĩa agũkorwo na bata no oke acioe kana acigĩre hĩndĩ ĩrĩa arona thaa ici no ndĩitũmĩre ithire.

Haha nĩndĩrona nĩ namba ĩrĩa ĩtũmagĩrwo nĩ endia nĩ getha agũri aao mahote kũrĩha gũtũmĩra thimu. Nĩ ĩngiuga nĩ ũndũ ũteithagia mũndũ harĩ kũgũra na kwendia thĩini wa mahinda maya kũringana na ũrĩa andũ aingĩ mbia ciao cii thimũinĩ. Kũoguo angĩkorwo wĩ mũtwarithia wa matatũ, mũno mũno arĩa makuaga na matatũ, nĩ mendaga namba ĩno mũno nĩ getha andũ arĩa marakua na ngaarĩ matikaiye mbia icio. Matigecokerie mbia icio, tondũ nĩ wona watũma na namba ĩno gũtirĩ ũrĩa ũngĩhota gwĩcokeria mbia icio rĩngĩ Kũoguo ciathiĩ nĩ ciathiĩ. Angĩkorwo nĩ watũma ũũru no kũũra cikũũra rĩu ũgetĩkĩra mbia icio nĩciora, na ndũngĩhota gwĩcokeria tondũ ũngĩtuma na namba ĩyó ĩngĩ ĩrĩa ĩratumagĩrwo hau kabere, andũ nĩmarahotaga gwĩcokeria mbia icio, wagũra kĩndũ ũgecokeria. No ona wĩ mũbiacara wĩna namba ta ĩno, nĩũramenya biu biu mũndũ ũcio atũma, ndegwicokeria mbia icio. Kũoguo wĩna mbiacara na mũndũ ucio ena mbia ciake thimuinĩ, no mũhote kũrutithania biacara wega hatarĩ mũndũ ũkũhenia ũrĩa ũngĩ.

Mbica ĩno nguona ta ĩrarĩrĩria ũhoro wa biacara, angĩkorwo wĩ mũbiacara mũnini, wĩ mũbiacara mũnene angĩkorwo wendagia nduka kana thoko, nĩũramenya onayo no biacara no wĩrorere gĩbindi gĩkĩ gĩguteithie gĩkuonie ũrĩa ũngĩhota gwĩkũria wĩta mũbiacara, kũrĩa ũngĩthiĩ kũgĩĩra indo ciaku okorwo nĩ nja wa bũrũri, kũrĩa ũngĩendia okorwo wee ũrutaga wĩra ũngĩhota kwendia indo kuuma bũrũri ũrĩa ũrĩ wendie bũrũri ũcio ũngĩ, noĩgũteithie mũno kĩũkũria na o ũrĩa ũrekũria noguo bũrũri ũgũkũrĩra o hau, nĩ gĩbindi gĩteithagia mũno kana kĩngĩteithia mũno, andũ arĩa mena biacara na arĩa mahũũrithanagia biacara.

Ngwiciria haha nĩ harĩa andũ mookaga, gĩkurubu we kĩa andũ magoka magacemania makambia kwarĩrĩria ũrĩa marona bũrũri ũgakorwo mĩaka tuuge ta ikũmi na ĩtano kuuma rĩu, na ũyũ nĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩna, ũrĩa marona bũrũri ũgakorwo ũhaana kũringana na mũtaratara ũrĩa ũrathiĩ na mbere thaa ici kana no mahote kuona ũrĩa bũrũri ũgakorwo hĩndĩ ĩyo manjie gũcenjania meciria makĩonaga ũrĩa mangĩhota gwĩka nĩgetha mahote gũtwarithia burũri nĩgetha gũkiuga gũkinye mwaka ũcio bũrũri ũkorwo ũthiĩte na mbere angĩkorwo nĩ kĩũkũria angĩkorwo nĩ ũrĩmi, angĩkorwo nĩ bĩacara, bũrũri ũkorwo ũthiĩte na mbere kana ũgakorwo ũthiĩte na mbere atĩa hĩndĩ ĩyo.

Haha nĩ ndĩrona mũtongoria wa bũrũri, na ngwĩciria kĩrĩa gĩtũmaga acagũrwo nĩgetha ahote gũkorwo na itemi rĩnene mũno harĩ ũkũria na ũthii wa nambere wa bũrũri, angĩkoro nĩ arĩmi nĩ arahota kũmarora, bataraitha iria marahengerwo ciagũthiĩ gũitĩrĩria mbembe ciao, nĩ ciagĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire, angĩkorwo nĩ barabara nĩararehe ma ũtwarithia wa nambere wa ma barabara, kũrĩa gũtararĩ na rami rĩu nĩ kũrekerwo rami, angĩkoro gũtiraitĩtwo mahiga, akera abunge maite mahiga kũrĩa gũtarĩ, angĩkoro rĩu to to tondũ onake nowe mũnene wa wathigari tuge ta njeci, nĩwe ũ ũcitũmaga kũrĩa cigũthiĩ, angĩkorwo bũrũri nĩ ũronekana ũguo togũthiĩ ũkorwo na haro na bũrũri ingĩ, nĩ acitũmaga mĩhaka-inĩ ũhote kũgitĩra bũrũri, angĩkorwo bũrũri, thĩinĩ wa bũrũri wenyewe kwĩna hũra, kwĩna hũrano cia makabira, nĩahotaga gũtũma thigari agaciĩra thiĩi mũrore andũ aya nĩkĩ kĩratũma maho mahorane, koguo nĩ nguga nĩ atemaga itemi rĩnene mũno, harĩ ũkũria na ũgitĩri wa bũrũri.

Wa mbere wambagĩrĩria na kũhenereria ngũkũ, ũga ũkamĩeteta ũguo na kĩndũ ta mbembe ũguo yakĩogoka yagũkuhĩrĩria ũguo ũkamĩcema ũkamĩnyita. Wa mĩnyita, kahiũ ngwĩciria nĩ ũkanorete wega, rĩũ ũgoka ũkanyita ngũkũ ĩyo ngingo ũgakea wakearĩ, maĩĩ matikĩrĩ riko rĩũ nĩ gũtherũka maratherũka ũgoka ũkamĩikia maĩ-inĩ maĩĩ mau matherũku. Wa mĩikia rĩũ ũkambia kũmĩbuta buta ona ndũgeterere mahore ũgaikia ciara o maĩĩ mahiũ ũguo ũgoka ũkamĩbuta buuta makĩria, maguoya mau mayo, warĩkia ũguo gũbuta ũgo ũkambia kũrenga ciũngo ciaku, angĩkorwo nĩma ciũngo ciũngo ciakĩo, angĩkorwo nĩ magũrũ rĩũ ũkaringa, angĩkorwo rĩũ nĩ nĩ maindo marĩa marĩ nda ukaruta ũgate, kũrĩ arĩa marĩaga no ithuĩ nĩ gũte tũteage. Rĩu wagĩtinangia ũguo to gĩtũngũrũ ũkũhagĩra na nyanya ũgoka ũgaciitĩrĩra ũgaciũmba maĩ nĩgetha andũ makĩiganie irio icio.

Ndĩrona ĩno tarĩ ngui ĩraheo irio. No gũkorwo nĩ ĩkĩhũtire kana mathaa mayo ma kũrĩa nĩ makinyire. Wega wa gũkorwo na ngui tuge ta mũciĩ-inĩ kwanyu, nĩ ĩteithagia ona gũthitũra aici. Nĩ wamenya mũici angĩona kũndũ kũu kwina ngui nĩ etigagĩra gũka kũiya. Ũguo nĩ ngwiciria nĩ kĩndĩ gĩa bata mũno harĩ muciĩ. Angĩkorwo inyui ona inyui eneyewe mwĩ gũoya mũtingĩhota kũhũrana na aici, nĩ mũkaga mũkagũra ta kagui gagoka wĩra wako no gũkũga gũkũga kũmakia aici kana kũmakia andũ arĩa mangĩkorwo nĩ marenda gũka kũmwĩka ũru.